Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndeciria ũhoro wa nyenje, ciumagĩra ũtukũ kana rĩrĩa gũtarĩ na ũtheri mũingĩ, nĩgetha ihote kũrĩa na mũndũ agwatia thitima cikora, andũ aingĩ nĩ metigĩrĩte nyenje na andũ aingĩ mangĩona njenye nĩ maugaga mbu.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa tũnyoni twĩtagwo kwĩrũ, kwĩrũ nĩ irekagia matumbĩ na he hingo mĩaka ta ĩnana mĩhĩtũku gũkũ Kenya, matumbĩ ma kwĩrũ magĩte ngumo mũno, na nĩ mendagio goro, nĩ ũngĩamakorire nginya nduka-inĩ, ona nduka irĩa nene cia supermarket, matumbĩ maya makĩendio na nĩ magũragwo nĩ andũ aingĩ mũno.

Nĩ kũrĩ bata wa andũ arĩa mena mawathe kũĩandĩkithia. Ũũ nĩ tondũ rĩrĩa meandĩkithia, thirikari nĩ ĩtuĩkaga ya kũmenya andũ arĩa mena mawathe thĩiniĩ wa bũrũri nĩgetha makahota kũmabangĩra tondũ nĩ kũrĩ gĩcunjĩ kĩa kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo andũ arĩa matehotete na andũ arĩa mena mawathe.

Kambuni nyingĩ iria ciendagia nyama ta nyama cia ngũkũ, nĩmathecaga ngũkũ ici ndawa, kana rĩmwe magacitheca maĩ mena cumbĩ. Rĩrĩa ngũkũ ĩno yathecwo maĩ mena cumbĩ, nĩ ĩtuĩkaga ya gũikara ihinda rĩnene ĩtarĩ ĩrathũka na ĩkongerera mũcamo. No rĩrĩa ngũkũ yathecwo ndawa, nĩ ĩtuĩkaga ya kũrehera andũ mathĩna ma mwĩrĩ, koguo nĩ kũringanaga, rĩrĩa ngũkũ yathecwo maĩ, nĩ ĩtuĩkaga ya gũikara ihinda rĩnene no ĩngĩthecwo ndawa, no ĩtuĩke ya kũrehe mĩrimũ ĩrĩa ĩrwaragwo nĩ andũ ta mũrimũ wa cancer.

Ihinda rĩrĩa rĩega makĩria rĩa gũkũo nĩ gatarũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ihinda rĩrĩa kwina riũa ta mweri-inĩ wa mbere wa njanuari nĩ tondũ hindio gũtikoragwo na mũihũro, na kogũo andũ nomakũo nĩ gatarũ. Gũkũo nĩ gatarũ kwa ithaa rĩmwe nĩ kũringanaga nĩkũ, hekũrĩa marĩhagia raithi na hekũrĩa marĩhagia goro. Hekũrĩa ũngĩrĩhio magana matatu gũkũo ithaa rĩmwe kana magana matano na hekũrĩa ũngĩrĩhio makĩria ya ngiri ithano takũrĩa mombatha.

ĩĩ nĩ ndĩ ndageria gũkĩnda njũĩrĩ yakwa, ndageretie gũkĩnda mũthemba wa racita, he muthenya ndakĩndĩte raini. Kwĩrama njũĩrĩ nĩyoyaga kahinda, nũũhũthire hakũhĩ mathaa merĩ kana matatũ, nĩgetha ũtũeke wa kũrĩkĩa kũĩrama.

Mũhũko ũmwe wa thimiti wa gwaka umaga kuma ciringi magana mũgwanja nginya ciringi ngiri imwe na magana matano kũringana na mũthemba wa thimiti ũrĩa ũkũhuthĩra. Thimiti ĩrĩa njega makĩria ya kũhũthĩra hĩndĩ ya gwaka nĩ thimiti ya ta ya simba cement na nĩkũrĩ mũthemba ũngĩ wa thimiti wĩtagwo Blue Triangle Cement . Rĩrĩa wahũthĩra mĩhũko ino ya thimiti mwako waku nĩũgũkorwo ũgĩakĩka wega.

Nĩ harĩ bata mũrĩmi gũĩkĩra label matũ-inĩ ma mahiũ make. Rĩrĩa mũrĩmi ekĩra label matũ-inĩ ma mahiũ make, nĩ ahotaga kũmenya ena mahiũ maigana atĩa. Ng'ombe ĩngĩrũara, nĩ ekũhota kũmenya nĩ ĩrĩkũ ndwaru na atuĩke wa kũmĩeherania na iria ingĩ nĩgetha icio ingĩ citigatuĩke cia kũrũara. Ng'ombe ĩngĩenda ndũme, mũrĩmi nĩ ekũmenya nĩ ng'ombe ĩrĩkũ haca ĩrenda kũheo ndũme nĩgetha ahote gũĩka ũguo. Ng'ombe ĩngĩũra mũrĩmi nĩ akũhota kũmenya nĩ ng'ombe ĩrĩkũ yũrĩte na ĩngĩonekana handũ hangĩ ĩ na label ĩyo, no ĩcokio kũrĩ mwene.

Nĩ harĩ bata wa aciari gũtũara ciana ciao thibitarĩ rĩrĩa ciĩ nini, ikaheo njanjo, Rĩrĩa ciana cia heo njanjo cirĩ nini , nĩ irĩgagĩrĩrio kuumana na mĩrimũ ta polio, tondũ mwana angĩgia polio rĩrĩa e mũnini, nĩ akinyaga handũ akagĩa thĩna wa magũrũ.

Mĩbira ya kũĩgitĩra nĩrĩ bata mũno kũrĩ andũ a rũrĩrĩ rwitũ. Ũũ nĩ tondũ rĩrĩa andũ mamĩhũthĩra, nĩmahotaga kũĩgitĩra kumana na mĩrimũ ĩrĩa andũ magwatanagia kumana na kuonana kĩmwĩrĩ. Andũ nĩ mahotaga kũĩgitĩra kumana na mũrimũ wa mũkingo. Rĩrĩa andũ matũmĩra mĩbira ĩno nĩmahotaga kũĩgitĩra kumana na kũgĩa nda.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩciragia ũhoro wa VCT. Gũkũ nĩkuo andũ mathiyaga gũthimwo kana mena mũrimũ wa mũkingo. Rĩrĩa andũ makinya gũkũ nĩmaheyagwo mawaitha, makerwo ũrĩa mangĩgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ. Mũndũ angĩonekana arĩ na mũrimũ wa mũkingo nĩaheyagwo mawaitha ma kũmwĩra ũrĩa agũikara maica make ma hau mbere-inĩ.